Matunda maya magĩtagwo grapes, nĩ marĩ bata mũno mwĩrĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ tũngiuga nĩ mũrwaru. Mahũranaga na mĩrimũ mwĩrĩ, na makoragwo marĩ mega mũno tondũ marĩ cama mũno.

Maũndũ marĩa marangenia haha nĩ kũona atĩ, kwĩ andũ me nyũmba igũrũ makĩona andũ magĩteng'era. Ũndũ ũcio ũrangenia mũno tondũ, matingĩũka haha thĩ moonere haha thĩ andũ magĩteng'era?

Gĩtũmi gĩa kwenda kũmenya ũhoro ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, o mũndũ nĩ endaga kũheo ka gift ka horidĩ, ndĩrona mũndũ ũyũ nĩ aheo thikũ ithatũ na maũtukũ merĩ ma gũthiĩ gwĩkenia na ũndũ

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũndũ rĩ, mũndũ athiaga akona mũndũ wa kũũria ciũria na kũmenya ũndũ ũrĩa wagĩrĩire wathiĩ handũ ta hau.

Ũndũ ũyũ wa agriculture ingĩruta mũndũ atĩrĩrĩ, wahanda indo ta ici mũndũ akoragwa e na advantage mũno tondũ cikũraga wega na cikoragũo na mbia nyingĩ mũndũ atua kwendia. Though ingĩruta mũndũ atĩa, wona wenda kũhanda indo ta ici nĩ wega mũno tondũ cikũraga wega na cikoragũo na mbia mũno watua kwendia na cikoragũo na thoko njega mũno.